Nyũmba nyingĩ taũni-inĩ, ici nene ta Nairobi, Thĩka, Mũranga, Nyĩrĩ, Eldoret, cihũthagĩra matawa mĩena ya nja nĩguo gũciremia na nĩguo kũhota kuona andũ na kũgucĩrĩria andũ a gũkombora. Ũndũ ũyũ nĩũtũmaga taũni ici mathaa ma ũtukũ, ikahana ta mũthenya nĩgũkorwo nyũmba ciothe nĩciakanĩte.

Kũmenyerera ũndũire wa tene ndũrĩrĩ-inĩ citũ nĩ kĩndũ gĩa bata nĩtondũ tũngĩaga gũcimenyerera twahota kũriganĩrwo nĩ kũrĩa ndũrĩrĩ ciumĩte, maũndũ marĩa twekaga na kũrũmĩrĩra maũndũ ma athũngũ. Ũndũ ũyũ no ũtũme ciana citũ ciage kũmenya kwaga kũhota kwaga kwaria nĩmĩ nĩmĩ citũ ona ana kwaga kũmenya ũrĩa maũndũ mekĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mona mathĩna. Nĩ ũndũ wa bata gũkorwo na macindano, kana thikũ cirengetwo mwanya, cia kuonania maũndũ marĩa ithuĩ tũhotaga gwĩka mĩthenya ĩyo ya ya kabere.